Maũndũ marĩa mangenagia rĩrĩa ndona ũũ nĩgũkuo nĩ mbarathi, riri wa mbarathi hamwe na marĩa marigĩcirie. Oho ũndũ ũyũ wa gũkuo nĩ mbarathi nĩ ũndũ wa gũcanjamũra mwĩrĩ na nĩ ũndũ wa gũũkenera.